Ũndũ wa mbere ũrĩa ũngĩhota kũhũthĩra Jikokoa, nĩ gwĩkĩra makara, na ũkahakikisha makara macio ti marĩa manene manene kana matungu, ũgeekĩra marĩa mangĩgwata mwaki na ihenya, ũcoke ũgeekĩra maratathi kana kĩndũ kĩrĩa gĩkũmundia makara macio, ũcoke ũgakorwo ũkĩmundia, magaakana.

Ngĩrora wega ndĩrona mũtaramu akĩonia mũrĩmi mũnini, kũgathĩka kana gwĩkĩra kĩndũ gĩgwĩtwo Sora, na maingĩ Sora ihũthĩkaga ũrĩmi-inĩ gwa tũnyũmba twĩtagwo greenhouse na gĩthũngũ, na nĩ tũhotaga kũiga ũrugarĩ tũnyũmba-inĩ tou, kwa indo imwe ta nyanya, thũkũma, waru na indo ingĩ nyingĩ.

Maũndũ marĩa nyonaga ma mwanya taũni-inĩ ya gwitũ kana itũũra-inĩ rĩa gwitũ kana ũndũire-inĩ witũ, nĩgũkorwo atĩ nĩgũkoragwo na ũthĩnji wa mbũri o kiumia kana o njuma. Na mbũri-ino ndĩrutagwo nĩ mũndũ o wothe, ĩrutagwo nĩ athuri, nĩgũkorwo ĩkoragwo mbũri ya gũcokia ngatho kũrĩ rũrĩrĩ, kana kũrĩ ndũrĩrĩ-inĩ citũ, kana gũcokeria Ngai ngatho.

Maũndũ marĩa ingĩtarĩria megiĩ marĩhi ma mũgambo wa Skiza raini-inĩ yakwa. Wambere nicirĩaga kredĩti na wakerĩ nyamũ ici nĩci subscribe ga ũtakũmenya kanacikeingĩria thimũ-inĩ yaku ũtekũmenya. Nanĩ cihinyagĩrĩria mũrĩmi mũnini kana o mũndũ o wothe atekũmenya. ũgakora ũgĩkĩra kredĩti ciaku. ũgakora ũgĩthiĩ kũhihinya kana kũhũra ũgakora nĩkĩrengekire na wathiĩ kũrora ũgakora kĩrĩirwo gĩũthi nĩ nyamũ cigũĩtwo skiza.

Mĩgomo ĩno ya arimũ ĩracũngĩrĩrio nĩ wagi wa mbeca cia kũmarĩha na thirikari nĩyo ĩna wĩigĩrĩrĩki ũcio wa kũmarĩha na makĩria moguo ũngĩrora ta ihinda rĩrĩ, thirikari nĩĩkanjĩte kĩgeranio kĩnene kĩa kcse na ĩkauga nĩgũkwoneka gĩtigũthiĩ na mbere nĩgũkorwo gũtirĩ na mbeca njiganu cia kũrĩha gũĩka gwĩkithia gĩkĩ na hau na hau gĩgacũngĩrĩria arimũ kũgoma.

Ũngĩrora kĩndũ gĩkĩ kaingĩ kĩheanagwo thibitarĩ kana duka-inĩ cia dawa. Na kĩndũ gĩkĩ kĩndũ gĩkĩ nĩkĩndũ gĩa gũthima kĩndũ na mũnomũno kĩhũthagĩrwo gũthima marĩria na nĩwega gũkĩhũthĩra gũkorwo atĩ icigo nyingĩ nĩcikoragwo cigoneirwo nĩ mũrimũ kana virus cia marĩria na andũ aingĩ aicigo imwe magakorwo makĩhurũka nĩgũkorwo maremeirwo nĩ hinya ũyũ wa mararia. Na ũngĩkorwo na kĩndũ gĩkĩ nĩũkũhota kũmenya stage ĩrĩa kana wĩna mararia kana stage ĩrĩa mararia maku marĩ na ũgakorwo wa gũthiĩ kana kũhanyũka thibitarĩ nĩgetha ũthondekwo.

Ũndũ ũyũ nĩ ũrehete ũthii wa nambere mũno icagi-inĩ. Nĩ ũgũkora atĩ nyamũ ici harĩa ciragera, thirikari nĩ ĩĩhete hinya na igakorwo cia gũthondeka bara cia rami, nĩgetha nyamũ ici ta kĩndũ ta matatũ, kana kĩndũ ta boda boda kana nduthi, cikona handũ ha kũhĩtũkĩra, na harĩa cikarehe moguni maingĩ kũrĩ andũ arĩa me mabiacara mataũni-inĩ. Nĩ ũgũkora atĩ nĩ cimahonokagĩria mathaa na ikamahonokeria mbeca, na ikamahonokeria mĩhang'o ĩngĩ ta gũthiĩ thibitarĩ. Tene kana rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, mũndũ athiaga magũrũ na athiaga kiromita nyingĩ mũno magũrũ gũthiĩ thibitarĩ, no ihinda rĩrĩ mũndũ ona arahũthĩra ndagĩka nini mũno, na akahũthĩra mbeca nini mũno, nĩgetha akinye harĩa arakinya naihenya.

Mĩtambo ĩno nĩ miega kũrĩ rũrĩrĩ rwitũ, nĩgũkorwo atĩ nĩĩkaga kĩndũ gĩgwĩtwo scanning mwĩrĩ-inĩ wakũ ĩgakorwo ĩkĩrũta ndwarĩ ĩrĩa ĩhĩthĩte kana ĩgakorwo ĩkĩmenya mũrĩmũ ũrĩa wĩnagũo, ĩgĩkorwo ĩ citanji ya mbere kana citanji ya gatagatĩ kana ya mũico, na nĩ mwega mũno ta maitho ta ũtũgata wa maĩtho, andũ aĩngi ta rũrĩrĩ-inĩ rwitũ nĩũhũthagĩra kũrorwo maĩtho bure, na rĩmwe thĩrĩkarĩ nĩerehaga nyamũ ĩcĩ kana macini ici mũingĩ-inĩ, wa kũrora atũmĩa akũrũ kana atũmĩa oothe kĩndũ gĩgwĩtwo cancer cĩa nyondo, na maingĩ nĩ mokaga kũrora indo ingĩ ciĩtagwo cancer cia njĩra ya ũciari, naĩgakorwo ĩkĩhe atumia maũtugata mega na ĩgakorwo ĩgĩteithia rũrĩrĩ-ini rwitu rwitu wega.

Ngĩrora wega ndĩrona aya nĩ arutwo mokĩte gũthomithio kũhũthĩra kĩndũ gĩgwĩtwo kompiuta kana laptops. Na gĩthomo gĩkĩ nĩ kĩega rũrĩrĩ-inĩ rwitũ nĩ gũkorwo atĩ thĩ ĩno tũraikara rĩu, nĩ thĩ ya digital, na maingĩ andũ aingĩ nĩ mahũthagĩra kompiuta ta cyber security, kana ũgitĩri na gũthoma kũhũthĩra irathi na no ũthome kũhũthĩra facial to facial kana ũthiũ gwo ũthiũ na mwarimũ ta mbica-inĩ ĩno. Nĩ kuonekana atĩ arutwo nĩmokĩte gũthoma na mwarimũ wao.

Ndarora haha ndĩrona nĩ igongona kana nĩ ndia ya ũhiki, na kĩrĩa kĩngenagia mũno nĩkũona atĩ haha nĩ andũ othe manyitanĩire gũkenerera mũndũ ũmwe akĩhika, na igongona rĩrĩ nĩ igongona rĩrĩa rĩkoretwo rĩtĩĩtwo ũgĩkũyũ-inĩ kana rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, nĩgũkorwo atĩ mũndũ ta mũtumia atigaga nyina agathiĩ kwĩ mũthuri we, kana mũtumia agatiga aciari ake othe na bamĩrĩ yake yothe agathiĩ kwĩ mũthuri we, na ĩgakorwo ĩgĩkeno mũno, tondũ mũthuri nĩakoragwo akĩmenya nĩagĩa mũciĩ.